Kore neikoni teneiteng'eni murua pootum aatarasai erishata nataae naatae ngolikinot eton eanyitae nkari ee ltamoyia naa enchere keyiari naa neiteng'eni ltung'ana mbaaa e ntoki naji first aid popuo naa ninche aaku kore lo tamoyiai eton eanyita nkari ee ltamoyia meyeu nopuoi naake aisho nia kiti baare naake eton naa eanyitae nia arri. Kore sii nkae naa enchere kenere naa neatae laisiayiak le biotisho ooitai ninche maate poopuo naa ninche aaku kore nia kata eton eanyitae nenia arrin ee ltamoyia neinapnap sii ninche aapuo aairrashaa lo tung'ani ewuon eanyita niaa arri nepuo aaisho naake nkiti baare peemolo naa ninye anyamalu eton naa eanyita nia arri ee ltamoyia metabau.

Eeh kore olaata osesen to kulubaro naa kilepunyie biotisho nkaraki lore naa iltung'ani olo ninye naa aas enia laata esesen teinia toki nolo naa sesen lenye naa aaku naa kopong naa metaa motum imoyiaritin nolo sii aieteki atum naa nkoitei naaku kolo naa sarge aruko naa tesesen aitobiraki nolo sii aitoki metaa kore ilata natii atua osesen anaa taa inatii ing'ueitin naijo duo naa noltau nopuo naa ninche aishunye nolo naake aaku ingolon apeny natii sesen leilo tung'ani kalak sieshi nanu sesen naa tankaraki kore naa peilak sesen nulo naa aning ajo ira sidai oleng nulo sii aaku naa mutum naake imoyiaritin naponuponu nkaraki naa naata sesen lino ngolon sapuk.

Meisidai tonooki enkare ormuufereji naa tankaraki ore naa nkare ata teneing'ua ilmufereji neme naa kimaanisha inia ajo keisidai inia are amu kore nkare naingua irmufereji keeta kelelek metaa kore ake nkampuni natipika ilo mufereji naa eti sii naa eiminyie oshi sininche ing'ueitin neisujieki inkare metaa sidai ore sii nkae keidim sii inia are nelotu nenang'aa olmufereji atoki onapita naa nkare olchafu enaa sii enoshi naji sewage nopuo naa ninche ashula teinenaaku naa keidim naa naakukanapita siininye moyiaritin inia are natii ilmufereji niaku ore naa nkaraki inia kenere naa naa kore nkare naing'ua abaki ilmufereji neyieri me metanang'ari inkare potumi naa atook.

Kesidai teniik nkilani tolaini alang teniik toonkijita ngaraki kore naa piik nkilani inono tolaini loo nkilani nelo naa ninche aaku naa nengas aalang ntokitin natiuaa inguesi enkop, natiwuaa duo taata ilasurr, onkule inguesi ake tenebo sii neitoki naa aaku ketumoki naa siwuo atoosho ninche, neosh sii nkijape, nepuo naa nankan aitai naa ninche arufu tanaa sii inguan, nepo naa ninche aasidanu. Kore naa aitoki tenipik nankan inono nkujit naa keidim naa ninche nepo aarapu imoyiaritin amu keidim nepo inguesi aim nkeper enkilani inono, nikiyaki naa iyie imoyiaritin elchoni olkulikae moyiaritin siake torrok. Kore sii nkae naa kore piiragie nanka tonkop tanaa sii nkilani tonkop, kelelek emany nkulie inguesi ake, ore piijo ade iyie wou nchopokunoi inia anka tanaa ntoipore, nilo naa aaku iyeka naa koon inyamali, amu kiindim naa nenia nguesi naating'a atua nena nkilani nikiwony, tanaa sii kupo naake aayaki kulie moyiaritin torrok.

Kore ntokitin torok nayau enkisiayare enkasi naitobirieki irkiek ootungeita naa inchere, kore naa lelo irkiek pootungeita naa keidim naa ninche nepuo aitanyamal lelo tungana oasita naa ninche ilo siai. Naaku naa ketii nkata napuo aitarasu ninche imoyiaritin ngaraki naa enia inguan naa naing'ua lelo irkiek. Naaku kore naashi engaraki enia nepo naa iltunganak aaku keitibir lelo irkiek tiatua wuetin natii inkilasi tanaa sii inkilaas, pataa keitaga naa nkilaas pemekinang' naa inia inguan naa oo lelo irkiek ootung'oita. Ore sii inkae naa keishopo sii iltunganak ntokitin too nkumeshin, naapo naa aibooyo inia inguan peemelo naa ayaki ninche inyamali naa ebiotisho egiraa naa ninche aas lelo siatin naa oitibirieki irkiek ootung'oita.

Eeh kesipa kore oldirisha lebusher naa enkilasi etobirieki nemeing'uari sii ebolo ore naa pepiki enkilasi naaa enchere kore nga'as enedukuya naa peedol iltung'anak aajo neneku inkirk naaika peibooyo naa ilchafui enaa enterit tenaa likae duake shafu oyaita enkijiape nemenang naa nena kirik naaika neeku ore naa paa nkilasi eitobirieki sii ore sii nkae naa keitukoyu nkilasi naake aaku kelelek naake nkitukoto tenolotu metaa keitukitoi naa ildirisha le busher ore sii aitoki nkae meiung'uari naa ebolo nkaraki naa peino tung'ai ebolo elelek naa eimuu ilchafui ine wueji naasiiduake naa likae oiterio nejing na nena kirik naika nepuo naa aitanyamal iltung'anak opuo naa ninche ainos nena kirik neeku ina taa paa oldirisha lebusher naa olenkilasi nemeing'uari naa sii ebolo

Kore oshi enkolong napuonunui aaya oltaka toontauni aang naa enkolong e jumamosi kore naa ina olong ejuma mosi neeku enkari naa nalotu anapu ltaka nedumu naa ninye oltaka tesiran entedekenya neinyiototo naa aya ashee aapik ng'weji nepiki naa oltaka leina taon ore sii naa nyamali naayaki iyiok orng'usil teneitu esiokini aaponu aaya ilo taka naa inchere keisho naa ooltung'anak meetaa kesing irkulie neitoki sii aital naa irkulikae naa eseriani amu meeta oltung'ani onyor aing'uai naa oltaka kore sii aitoki nkae naa inchere koree sii ade ele taka neme kore naa peeku kore iltung'anak oota imbiasharani tenaa siiduake inkotelini nepuo naa ninche aakau nkinyiang'a nkaraki meyieu iltung'anak nepuonu ainas indaiki toongu'eitin neepuo naa iltaka amu kadol naa etiu enaa keidim naa mesidai nena daikin nainasitai tenewueji neeku ina nyamali taa eeta oltaka teneitu naa epuonunui aaya asioki

Kore enkinosata endaa netuejo orkitari toonduan naa keyau naa enyamalitin kumok inkaraki koree naa nena tuan tenepuo taata ainos indaiki ashua duake naabore naa majani neidim naaa nepuo naa neyani inatoki nyamali inakerai naa napuoi aaiu nalo ina tuaa aiu ore sii nkae naa ore peeji ore sii nkae peejo ntuan shomo tooki sigara naa ashua naishi nepuo na nena tokitin aajing atua sarge lenye neekepuo naa aitanyamal enkerai naa naton iiuni neeku ore sii duake nkae naa kelikini ndua poomolo naa ainos indaikin naabore ilata nkaraki kepuo aitopir ina kerai tenkoshoke neko naa ina kerai atum ilkiloi kumok nelakino naa Kenya atoiu neeku nena inyamalitin nayau teninyia intokitin neitu ejo orkitari toonduan.

Kedede keikumok irkiek lesero oobak imoyiaritin naa kebak doi imoyiaritin tenkoitoi nenare nepuo sii dii aaku keishuunyie naa oltung'ani pih kore sii naa eninko peeiyiolou ajo itooki olchani oishiia tenilo naa aning ajo ore duo ena moyian nikintanyamalita meekure naaduo kingira aitanyamal ore sii nkae ninko peeiyiolou ajo itooko olchani oishia tenelo naa aitoki metaa itining'o siiyie ajo naa kitaabaa iloshani amu imaniki siiduo amu indiim tenaa enkoshoke nikiya naa sii meekure apa inyia endaa naa ore naa peiok olchani ninik ajo itayieua ninosi endaa

Meisidai osiwuo oing'uaa esimiti tenkaraki naa kore esimiti naa ilkiek naa eitushuli peetumi naaa atobiru ina kulupuoni naitai naa simiti neeku ore peelo oltung'ani aaok ilo siiwuo oing'aa naa simiti naa nelo naa ilo siwuo arash ninye orgoo leno sii naa ayaki enyamali ebiotisho kenyaa naa tenkai kata kore sii eneikoni peekimbooyo ashuu peekintapaash ate ina baye naa inchere ore peelo oltung'ani aas esiai tewueji naaijio duo ormujengo ewui naa netii ilo siiwuo lenkijiape tenaa sii siwuo lesimiti nelo naa ayiaya entoki naaa enaa mask aiken naa inkumeshin pootum naa iabooi ina terit esimiti nalotu tosiwuo poomelo naa aitanyamal neeku taa nejia eikoni tenikintapaash ate ina terit naing'ua ilo simiti nagira naa ninye aitanyamal iltung'anak melio.

Mesidai tenipik enchata niyerishore enkop najii nterit tenkaraki ore naa enterit naa kebore naa ilchafui netiii siiduake nkulie tokitin naitarapu asuu naa iltung'anak imoyiaritin neeku ore naa piilo iyie airagie enaa sii apik ina shata niyierishore enkop natii enterit nilo naa aitoki adumu ninyierishore naa ina terit erikito lelo chafui oodim neyau imoyiaritin ore sii enkae naa inchere ore taaa piijio tipika ina shata niyierishore enkop indiim duo nindasha iyie ine wueji ning'uaa duake inchooi weuji naa naati ilchafui ore naa peeintoki iyie aidash ine weueji netii nitipika duo ina shata niyerishore naa ing'ua naa tolchafu loonkejek oonchoi tenewueji neeku naaa ilo ayau inyamalaritin tinintoki alo ayierishore ina shata naatiuana imoyiaritin oonkoshuak anaa noo cholera onkulikae siiake

Kore neiko enkiguran empira teneilepie biotisho enkishui ang naa ore naa eneiko oltung'ani akwetikwet aaar empira tenkiwanja nelo naa ninye aaku akwet nelo sii ninye sarge lenye akwet aiim iwuejitin pooki ore naa nkaraki ina nalo sarge lenye akwet nelo naa aaku nkae aitoki aitayu naa nkinyiret ashuu adany nkinyiret ore adany nkinyiret naa olchfu doi ilo oping'ito neeku ore ina kinyiret pookia nchumbii onkilikae chafui siiake lootiwua enaa kulie looji loo pea naing'ua naa atua osese ore naa nkaraki ina nelo naa ninye ajing naa amu eitakia olchafu tosesen nelo naa osesen lenye asidanu tenkaraki naa nashomo aiguran naa empira ore sii nkae mepiru sii ele tung'ani oleng tenkaraki naake ena naasita elaata osesen nkaraki naa ina naarita empira kake ore naaduo peeku meerita empira keidim nepiru nepiru siii iweitin naing'ua oltau oidip naa neyau nyamali tina moyian oltau

Kore nyamali tenenyai inkukui orkirik siiduo tebiotisho naa naa inchere kepuo naa nena tokitin aaitopir oltung'ani nepuo naa nena tokitin aitanyamal oltung'ani nkaraki kore naa ngonyo naa nap orsarge toltau nepuo aaikeno neloo naa aaku meekure ewoshito oltau naa orsarge meshomo naa sesen enaa oshiake kore naa inkaraki ina nelo naa oltung'ani atum enyamali natii moyian oltau kore sii ae toki nkae ketii nkata naaku kore iwuejitin naateyierieki ashuu neetopejioki naaa iweitin natii sitima neeku naa ore peepejieki ninche sitima naa kepuo naa aaaku kelo ilo sitima atibu inamoyia aanoo cancer tooltung'ak naa oopuo ainos neeku ina naa enyamali tooltung'ak oopuo ainos inkukui amu kere naa tebiotisho